Baas ma en rabond nyaluo. Kendo en e moseyud ni omit sana. Koro anyalo wacho niya. Kose dongo mo olo nyithindo kendo kapok nyithindo go miluongo ni rabologo ochiek wayudo ni oolo nyithindo mang'eny kendo mano mone ting'o maber. Onyalo kata lwar piny. Koro ber ka pok odhigo go ochiek minyalo nchamgi to ikaw ogunia maduong' to isoyo ka umo nyithindo go. Kasto koro ogunia no inyalo tweyo gi tol mondo kik olwar piny. Koro kisetweye to ng'e maler ni rabolo go dhi kuok kanyo kendo gidhi chiek piyo piyo. Kata bed ni moro ochiek kanyo to ok nyal lwar piny. To olwar maa e ogunia no. Koro kisetweye bang' jumbe moko to inyalo yaw ogunia no to ing'iyo mosechiek kendo igolo udhi uchamo. Mano konyo odhigo no ok

Bas wang'eyo ma ber ni kuonde ma pi ng'enye kata ka ma pi chiegni owinjore ipidhe e rabolo. Kendo ki ni pidhe to in gi adieri ni ok inyal koso gi ma inyalo chamo nikech en gi ma dongo piyo piyo kuma pi nitiere. Koro wayudo ni kosechiek gi go inya kuogi kendo inyalo cham gi ka kech ng'eny. Mano nyalo miyo ok inyal koso gima uchamo e i dalani kata gi nyithindi kata e aluora u kanyo. Mar ariyo en ni ka osechiek to ji nyalo biro ware kuom kendo inyalo usene godo ji to mano iuso pesa nikech sani gi moro amora ma itimo to idwa ni pesa to nyaka iti godo. Wang'eyo ma ber ni be kata ka pok ochiek be inyalo pone apona kamano kendo inyalo tede kata tede gi mchele kata riwe gi waru kendo ji metho godo ametha ma ber. To mogik to e wange ma ber ni timo tij i ong'iso kitwa kod timbewa wan kaka joluo kech mier ka mier mi idhiye nyaka bed ni jopur nitiere koro pur.

Baas, ma en nyanya kendo wang'eyo tichne ahinya ahinya. Inyalo tiyo kode e tedo alot kendo oketo chiemo bedo mamit saidi. Mar ariyo en ni joma pure winjo maber nikech ka osechiek to ji nyalo biro kanyo ware kendo onyalo usonegodo ji kendo en bende oyud pesa. Wang'eyo maber ni joma opure to tich ne bende tek nikech odwaro ni igoye yath seche te kendo kudni bende ohere ma mano nyalo miyo samoro ng'ano obed gi lal. To wang'eyo ni kopo ni ochiek maber to en gi yuto mang'eny ahinya. Machielo inyalo ti kode kaka alot. Samoro ng'ato nyalo bedo gi kuon to okoso alot moted godo. Koro onyalo kawe to ong'ade matindo tindo tindo to okete e sugria kendo orude aruda mamit molokre aloka rakwar kendo ochalo achala apoth kendo ichame achama gi kuon maber ahinya. Mogik wang'eyo ni en'bende chiemo kendo ogero del. Ogero del kendo ogolo tuoche bende mamoko manyalo mako dhano ma ok cham gigo.

We achak gi matatu. Wang. eyo ni en gima ber saidi kendo ogeng'o gik mang'eny. Mokwongo ki idhe in gadieri ni kata koth chwe koth ok nyal goyi. Mar ariyo wang'eyo ni joma chon kane wuotho to samoro ne ginyalo romo kod joma galagala mane nyalo chocho ratich gi ka bambo gi. Mano sani wayudo ni kisebedo e yi matatu to onge ng.ato ang. ata manyalo timo ni tim machalo kamano. Machielo wang'eyo ni kane giwuotho bende netie lee manenyalo tuch bath ndara mane nyalo ketho ngima gi mano nyalo miyo ok gibet ga arita maber to koro sani gin maber kendo onge gima nyalo timogi. Apiko koro wang'eyo ni wuodh no en wuoth matek. Kendo sani to ng.ato kani gi pesa onyalo kaw akawa pesanemoro to o olo e fuel e apiko asto tere kamoro amora ma en ema odwaro piyo piyo kendo oduogo mana kaka ne opango. Mano konyore e rito sa maber.

Mokwongo aneno ka kanyo ondik ni Kenya Red Cross. Manyiso ni gikonyo gikmotimore apoya nono. Machalo kaka samoro koth ochwe ahinya to kuma jomoko buore onge. Inyalo kelgi iye kanyo. Machielo en ni inyalo puonj ji yie kanyo kaka samoro ng'ato madho yath sana okia ni yath mane to kata kaka nyasore koro mano mone timo gik ma owinjore. Mano inyalo kele yie kanyo kendo ipuonje mondo owe gik machalo kamano. Nikech gigo nyalo inyo ngima ne. Machielo aneno ka kanyo be ondiki ni Lamu Rehabilitation Center. Manyiso ni ginyalo konyo ji e yore mopogore opogore kaka tuoche ma asewacho go. Inyalo keti piny to inyisi tuoche machandi kendo inyalo bende ng'eyo rach kata ber ma gik makamano kelo. Samoro ng'ato noyudo ajali marach be inyalo kele iye kanyo mondo othiedhe mos mos kendo ipuonje gik mowinjore otim.